Enturore , ore enturore naa enetipat amu ninye nailepunyie uchumi olosho lekenya telulungata . Enetipat sii enturore amu enkoitoi sidai ena nainos tiatua irmareita lenye .Keetae imbaa kumok oleng naipirta enturore nanare pee eyiolou iltunganak eton itu iteru enasiai enturore .Ore nkaitubulu kumok napshapasha naa keeta nkoitoi kumok napashpasha naitumia egirae aitubulu , naa kenare pee eyiolou iltunganak eton itu iteru enturore .Keetae nkaitubulu nemebulu egirae aitumia mbegu neku kitumiay nkulie oitoi ake egirae aitubulu a irgosil ,imbenek, intona ,arashu ninye nkulie rubat ake enena aitubulu . Kenare pee eyiolou iltunganak kuna baa pee ilepunyie enturore tiatua olosho. Keetae sii imoyiaritin napashpasha ondudui naidim aitanyamala nkaitubulu inonok naa kenare pee eyiolou iltunganak nkoitoi naidimi aitumia , arashu ninye olchani lindim aitumia tiatua kuna baa enturore.